Eng yu komito lakwet. Lakwanito ko tagu mi kotononi eng sang nebo korik chekitechei eng komoswek cho lolong. Ngaro anne kot neu notok ni anan ko pikchait neu ni, kobwotwon biik chebunei kaimutik chechang mising.

Eng yutok yu komito biik che chang che tonondos kotoni chichi mi kotieni. Chichito komi kotieni agobute kibugandet ago tindoi isugutisiek eng batet. Kit nebo ngomnotet en yutok yu, ko chichi koboisien tuguk che chang che kitienen cheu keput kipugandet koboto kepir sugutisiek eng kasarta agenge.

Nitok ni tilechichi kotagu kole muturaa, ago yoimache ibel muturaa ko magat icheng akutanik korok iminji tuguk cheterter, koboto agot korotik. Korok ibel eng kisigirit agoi korur sitau itilatil komengegitu.

Eng yutok yu komito biik chemi kiwanja. Icheget komi kotiari kiptulit. Kingobo tai atiari anne kiptulit, ko atkinye amite sugul nebo piraimari ole kikikwaya aurerenchi timit nebo sugul ko yoto elekiataune atiar kiptulit.

Eng yu ko mito biik che irwaisot, biichuto kotagu kole karwaikab emetab Kenya. Chito ne kanai eng yutok yu korwoik chutobo emetab Kenya amun icheget ko kigoip gold che chang kobwa emetab Kenya.

Eng yutok yu kotagu kole mi biik aengu, bichuto ko tagu kole mi kochobei transfomait. Icheget koba kap KPKC amu tugchekilaktagei. Kit nebo ngomnatet netagu eng yu, kolangetab ketichuto agoi iit olemi transfomait.

Eng pichaini, komito biik cheterter. Mito ne wendi, mito netebche eng ngwony ago mi nebelei bandek. Yo imoche itau ibel bandek ko magat ilal kisigirit. Korok inde waiyat barak ak itau anyun ibel bandechoto agoi koruruo.

Eng yutok yu komi biik che chang. Tagu kole biichuto komito kambaget. Ago kambaganito kotagu kole bo emetab Kenya nokibo che kikuren Gen-z. Chito ne kanai anne en yutok yu ko chinekikuren Kasamwel. Inendet ko kimito kambaganotobo Gen-z chebo emetab Kenya.

Eng yutok yu komi chito ne kinam tomatosos ak kachumpari ago tagu kole mi chekialdoi tugun che kikuren smokie. Yoimache iyam smokie, komagat itil kobun aengu korok inde kachumpari cheguget katigati ak inde tomatosos ngimoche anan chilisos kobato chumbik.

Eng yutok yu komi biik cheterter. Biichuto kotagu kole mi koyae tililindo eng sang nebo hotelit. Tagu kole yutok yu ko hotelit ne cham kobendi kiprutoinik cheterter. Bo komanut mising keyai tililindo eng sang nebo hotelit asigopit kotililit ak kocham biik.

Eng yu ko mito kamet nemi kochobei ee karit. Tagu kole inendet ko kakoyat karit noto ago mito kotanyi tuk che kangemak eng karinito. Inendet ko tagu kole meganigayat nebo karit. Inne ne kayat tai nebo karit asigopit kochop tugukche kangemak eng karitinito.

Eng pichaini komito kamatisiek chemi kotepsot. Tagu kole icheget komito kobursot eng kaa. Tai nengwai komito, mgogoteni ne kigiratyi beek. Ngaroo anne mgogoteni, konyo metinyu ngakekab mungaretab beek amu cham ngoboisien biik chechang mising mgogoteni che yoe mungaranoto bo beek.

Eng yutok yu komito polisiek chechang ak komito chito ne kaginam. Chichito koginam polisiek longinyin kwo barak. Tagu kole chichi ko kaginam komito kiy neu kambaget ago much ko inendet ko kamach koip chemarget eng kambaganoto.

Eng yutok yu komi lagok ak kamengwai chemi koruisot. Icheget komi koruisot eng tapan nebo paraparet. Tagu kole lagochuto kou chobo strit. Ngaroo anne pikchait ne uni konyo metinyu lagok cho ruisot ii strit nebo taonisiek ago somei tuguk che terter. Icheget kobunei kaimutik che chang mising.

Kikomuch Sacco kotech biik che tindoi mungarook eng oratinwek che terter amun Sacco ko kigopit kokochi biichoto rapinik yokosom cheboloan sigopit biichoto konyor chepkondok che yoe mungaret. Agotuguk che mogotin sigopit isom chepkondok, ko magat itinye chito biik che kiguren karantas. Kora ko magat metinye karantas itinye tuguk cheterter cheu, itinye title deed

Nitok ni ko alamet nebo eCitizen, eCitizen koba kamanut mising eng emetab Kenya amun inyorchini boisionik cheterter chebo serkali. ECitizen, komuch yo imoche passport, inyorchini eCitizen anan imoche agot lesienit ne kikwerie karit, iwendi eCitizen.

Eng pichaini komito biik cheterter, biichuto koboto agoi lagok, ago mito chito ne tononi ago tagu kole mi kongalachini biichu. Chichito tononi ko chito ne kanai amun, inendet koyae boisiet, benkit nebo Equity. Abwoti ale inendet komito kongalale ngalek chebo wings to fly chegonu Equity.

Kerichek chebo kipkaa che kiaboisien anne ko tigitik chebo tamon keswet koboto chebo sigariet ii, keriche choto ko kerichek chebo moet. Kiyoto ko kiaman moet mising, konyayo kerichek choto ago kigaigait moonoto.

Yo kanyor chitab kokwet tabut nebo beeko amaingen kole kayaak ne, ko kit ne much atoret ko agoi nambait nebo chito ne kigiren plumber asigopit konyo plumber noto konyogotongji kole tos ne negayait eng yutok.

Eng yutoon Yuu komitaa biik che chaang che terter mitaa biik che kalaach ingoraik che kergei taguu kole yuttaag Yuu komiteen biik tumdaa nebo kaitoi ago bichutoon komiteen icheek kotiendos ii ago isachi borwek kwaak kit ne mile biik en Yuu bichutoon komii kondojini lagook che mengech.

Ingobiit customayaat simoit kole kongemaak beek komuuch amwajii ane oratinweek cheimuuch kosuup chechaang en oret agenge neimuuch amwachi ko kocheeng chitoo nebo plumbing ii asikobiit konyoo chichotoon inyokoker bichotoo.

Yomoche chito nekikoyosit konamji ng'etenyin ng'echeret en basit kotuk cheimuch otoretito ko Steven yotok anomchi simonyokoib chito akee akoi koit ng'etaaton nyiin abokokyi ng'echeranoton korok awee olemiito en nafasit, ko ng'omokomii achoruke en basit noton ak alany basit nerube.

Kanyo acheng simoit anne ak atinye rapinik che ngering mising. Ara amoche ichengwan simoit neyamegei ak rapinikchemi ingwony, tos simoit ainon nebo beit nemi ingwony mising? igona noto amun atinye rapinik che ngering.

Sichuut suguliit ni nyuun ko magaat itinyei tuguuk che terter eng tai komagat itinyei ingoraik chebo suguliit nitoon kora ko magaat itinyei siksinik chelelaach ak kweyoniik che then akiibu sandukuut nguung nekerjini tuguuk che terter ago meutyeen iibuu kora matressing ak blakentisheek che tuchegeen kei.

Eng pichait nii komiteen tambesiik akomiten biik aenguu chitoo agenge ko taguu kole chitoo nebo tambesiik chutoon ko agei ko ne kanyoo kondenajii nambaisheek tambesiik chotoo bo nemtaag sikobiit ii kenai kila tambessiet.

Eng pikchaini komito chito ako chichito ko toku kole mito kourereni ureriet ne kikure darts, yo imoche inet chito tug che kiurerendoi darts ii, ko makat ilechi inendet ii, kolum ii um olibo katikati nebo darts.

Yo imoche iripke agobo kovid 19, komagat isub tuguk che terter. Eng tai ko magat komerikyi mising chito. Age komagat iun euneguk eng beek cherondogei koboto sapunit. Kora komagat ilach mask, asigopit komainamnde chito kovid 19.

Chang korotwek che yachen eng emet. Korotwek che yachen mising ko koroito neu nebo seriat anan ko koroito neu nebo ee diabetis, amun imenye ak diabetis agoi tun. Ko neu seriat kokorom mising kenya ko kagoit stagit nebo angwan anan ko nebo somok. Ago kora koboisien seriat rapinik che chang mising kenyoi.

Kararan missing kenetii en sugulisheek kanetet nebo akilit amuun kanetet noton bo akilit ii ko kanyei akoot mwalimuyaat konai ii en lagook che inetii inei tuguuk chemuch akatoi anegeen kinet ii en kanetisheet ab akilit ii ko chichotoon komuuch komwaita ngaleek che uu ngalek ab atep ab lakwet ak alaak che terter.

Ingoraktaa ab koneretbab borto en kila kokwet kotindai ii ngalek che terter chekimwae eng igortoi nebo konoret en kapkokoyoo ko chaam memwae ngalek che uu kakwaa chichi lakini tatuun ketuitosi eng betusiek alaak kora kelen kichame chichi ago kikochaam missing mungu ineni kakomuut.

Igorto nebo konoretab borto, kemwoe ngalek cheterter kopee kokwatinwek che terter. Neu kokwet nebo kapkogoiyo, kemwae kele kigichome mising chichi lagini kakocham Mungu mising ineni kagomut.

Yaan kiuee kebendii ematinweek alaak ii ko nyoon kechengei ngaleek ab somanet anan ko sokaat ii kocham kemache tuguuk che terter tuguuk chotoon kemache korong kemachei kit nekikuren passport kora kemache visa asikobiit iweeh.

Tukuk cheechen cheribe biik asimonyor ribsetab borto en kokwet ii kotukuk cheu chemoikiboishen komokiboishen sukaruk chechang asikoblt komanamin koiroitab sikaruk, kora komoboishe chumbik chechang asimanam tukuk cheuu pressure.

Tuguuk che muuch koyai serikali ak ii sipitalishek simaimiania biik ii komuuch koyai tuguuk che terter eng tai komuuch kobeet bichotoo eng kokwatiinweek ch terter tuguuk che kikirindai koroitoo age tugul ne uu nebo malaria komuuch konetat biik kole magaat kotucheen kei ichegeet netit asimasus kipicheek korako magaat kotiliil eeh ole nekiit ak koriig asikobiit ko mamitaa tumdo yotoon ako kora koma magaat komiteen beek cherusuut en ole negiit ak koriig kwaak.

Chang tuguk che koromen eng ripsetab borto eng kasari amun eng kasari, ko kogoit tuguk che terter chemuch koip korotwek. Tuguchotet kopoch tuguk cheu mwanik ak tuguk alak che much koip koroito ago mwanik ko agoi koboisie chito. Kora kigoit sugaruk ago kikwam biik sugaruchoto mising ago imuch koip koroito nebo sugaruk.

Chang korotwek changen anne mising, korotwechoto koboto seliat, boto koroitab sugaruk, boto presha, boto maleria. Koroito neu malaria komuch kegirinda eng oratinwek che terter. Simanamin maleria, komagat ituch ke eng netit asimasusin kipichek. Magat kora icheru tumndo ne legit ak kongong ago mamagat kuruiyo beek eng olenegit ak kongongung asigopit komanamin ee maleria.

Koroito nebo kiakik ne arubuani kokwenyu anne mising ii, ko koroito nebo foot and mouth. Koroito noto konamei kou simbiriot kiakik ago sigemuch kimukta koroiyoto ko magat keuni kiakichoto eng kila ee komakibakakta mising.

Kenetikei akobo kenapis ak kechoronis eng kokwenyu, ko mako nyumnyum eng betusiekab ra, amun eng kasarta nebo ra komako chang piik che yoe boisionoto bo keny, ki mising olekinetekei kenopis eng kokwenyu ko yo kenobe sotonik ako makochang piik che ingen konap sotoni choto, akot kechoronis kora komito kechoran akoi um sotet ako mako chang piik che ineti boisionoto.

Chang oratinwek chemuch koboisie kokwotinwek ii si kotestai somanisietab piikab ibinwek tugul, cheu piik chebo ibando nebo kasari chu mengech ii, komuch kenete icheket ngakelekab musoknotet. ko piik chobo keny komuch kekur kobwa tuiyet ak kenet icheket eng tuiyonoto.

Kararan ing'etoni television amun inetei tukuk cheterter, ak ko yoon itoni television komamakat irikyi mising amun atkoirikyi itoni television komuch kowech konyekuk, makat iteben eleloo ak television asimowech konyekuk.

Rue chito kopee kole inendet ii um ko tiana, amun mito lagok che mengech ii komakat koruiyo eng saisiek che ter ak piik che eechen, eng lagok che mengech ii, komito chemuch koruiyo kongetkei saisiek taman ak sisit akoi tiptem, lakini ngoit piik che eechen ii, komakat koruiyo saisiek um tisap akoi taman.

Chang tukuk chemuch koib nyosutikab oreet, tukuchutok ko cheuu koee chito maiwek ak ko kwerii karit koimuch koib nyosutietab oreet, kiit akee ko biik chon moche kokwere karit ak kotonno konai kokweri karishechoton komnye komuch koib nyosutietab oreet kora.

Ripsetab lakok ko boishet nemanyunyum mising en emetab Kenya amun inyoru ilee lokok alak chekokoik kotok koik ng'elelik ak ko mokokose tukuk chemwoe sikiikwak, kora inyoru ilee kikokoromit ribsetab lakok mising en sikik chon tindoi boishonik amun meyoe boishet aketukul yoon itinye lakwet neming'in.

Serikali nebo emetab Kenya kotindoi ngelelnotet nebo barak mising, amun inyoru ilee mouni chebo biik ak ngololutikwak Komo yoe serikali tukuk chekamwa ichek.

Bokomonut mising itinye chorwandit en oleyoen boishet amuun ngitinye choronok eng' olee iyoen boishet imoche ndakiit akot boishonoto sikobit iroo choronok choton, kora iyoe boisheng'ung en oreet nemetinye koimutik alak tukul, komong'u boisheng'ung ko kararan mising amun momii chii nekonin kaimutik.

Ng'otutikab oreet en emetab Kenya ko akeng'e ko makat itinye leshenit nebo kekwere karit, akee ko makat korat chito seat belt asing'onyor karit nyosutiet komuch kot isob, akee ko makat komayee chito neikweriei karit maiwek ak ko kweri karit.

Koburet kotoreti mising en ribsetab borto amun ng'ibur chito kokonye bortang'ung ko kimiit atkong'iyoe boisheng'ung eng' kasarta akee ko ko kokimit borto ak komuch iyai boishonotok eng' oreet ne nyumnyum.

Asikobit kosulda komie biretab kura komakat kisub kokwoutik cheterter, netaii komakat kobir Kura biik eeh kobee tukuk chekaitunda, meleen kobwaa biik alak en leet akonyo kotil lainda, kora komakat biik kobir kura ak koba kaa komotebso eng' yoton asikobiit kosulda komnyee bireetab kura inotok.

Kikoib komonutik chechang somanetab kitabushek en emetab Kenya, amun en ing'unii ko kikochangit biik cheingen kosoman, kora ko kikokany okot biik chechang konai koyai isabuk sing'oyai mung'areng'wai kong'en tukuk chekiyoito hesabuk.

Bokomonut mising itindoi chito ing'oroik cheterter amun ingiter ing'oroikuk ii, mising ko ing'oroik chelelach indee komosto akeng'e, ing'oroik chetuen inde komosto akeng'e, ak ing'oroik chon alak koimuch inde komosto akee, nitok nii kobokomonut mising iteer amun imuch komii ing'oroik chenemu rangik kosal ing'oroik alak.